Ore naa kulo naa ilg'atunyo , ore oshi ilg'atunyo naake emanya ninche intimi naakenya ninche inkirik, naa ore oshi kulo ngatunyo ebore naleng' olale le Maasai mara. Neaku ore tene wueji kadolita ajo keokito kulo ngatunyo enkare, naa ebaiki naa neimoto, etii inkirik naatama, neaku eokito enkare pee elo naa aret sii ninche, peelo naa aitobirayu Ina daa te enkoshoke enye, neaku era sii duo ninche okuni, etii naa inkituak are, netii oloingoni obo, naa Ina naa nanu adolita.

Ore naa entoki nalotu indamunot aainei tenadol Kuna ng'uesi, naa ore oshi kuna ng'uesi naa naa etii atua embuku naji ashu entoki naji the seven wonders of the world aa intokitin napishana enkingasia enkop, amu eatai oshi olkekun opuku Kuna ng'uesi aisiku tolkerenket le Serengeti apuonu enkop arashu olale le Maasai mara apuonu naa aidoru naa aing'oru endaa we enkare, neaku ore oshi ewuonu aiduru, naa keyau sii iropiani kumok atua olosho le Kenya amu, epuonu naa ilashumba aingasiakino eneiko pee epuonu, amu ore oshi epuonu, naake epuonu aa kumok neituuro, nepuonu tooltururi kumok oleng'. Neaku eingasiaisho oshi ena siai. Neshomo sii aret olosho le Kenya eyau naa ilashumba arashu iltung'ana oo nkwapi napaasha, peepuonu naa alak iropiani peetum naa aasipu naa Ina naa nalotu indamunot aii nabo adol ena.

Ore naa tene wueji nadolita iloing'ok waare, naa ore kulo oingok, egira aara naa ninche, ore oshi entoki naiko iloing'ok metaarata naa nabo aa omon meyiolo aate, aa einguaa imboitie napaasha, neaku ore pee etumo, naa keng'as aara. Neatai oshi enkabila tolosho le Kenya oas ena siai aitar iloing'ok pee eyau naa, pee eas naa anaa enkiguran, eatai enkabila oo ilbaluyia, oas ninche esiai naitar iloing'ok, ore oloing'oni olo aishinda olikai arashu oloingoni olo amirishoi, newuoi naa aisho olopeny sawadi, arashu ewuo naa iltung'ana arukan ake iloing'ok lenye peetum naa Ina siai napuo aitar pee eleki ninche, naa Ina naa adolita nanu.

Ore naa ene dukuya, ore ena daa naa etiu anaa ormushele, olvacado, o inkiri naitushulaki o nkwashen, neaku ore eninko pee iyier ena daa, ing'as alo aitukutu ormushele te bata, ore pee indip, nipik enkiti saani naa dapash nilo apukuroki ewueji niyou nilo adaare, Kore kunda kirik eninko pee iyier, ing'as aitukutu inkirik inono, ore pee indip, nisuus penebo o kina kwashen, ore pee eoku, nilo naa apik ewueji nitipika elde mushele matejo duo anaa osaani liyou nilo adaare, nilo naa adung'oki siininye olvacado, nidung'dung' adung'dung metaa kutiti nilo naa aisho iltung'ana metaa, naa neija eikuni pee eitobiri ena daa.

Ore nanu nabo adol ena, naadolita enkop naijoiye ebore ildonyon kumok, naake aitadamu enkop e Baringo, amu ore inaalo naa kebore ildonyon kumok, kumok, kutiti kutiiti, neaku ata nabo idol enkaji nateshetaki tende wueji, idol ake nijo ninye openy namanya Ina murua, kake enaake nabore ildonyon netii ilkulie tung'anak sii oriong e kuldo donyon, nebore sii ilchura, naa ore oshi ewueji nebore ilchura, naa keutu ajo mebore enchan Ina kop, amu ore olchurai, enkaitubulu naa Ina naabulu tewueji nabore osina anaa enkop nemetii enkare, arashu enchan, neaku neija oshi etiu Ina kop e Baringo arashu idialo e Turkana amu ebore ilchura, nebore ildonyon nemeata sii inkujit kumok.

Ore nabo adol ele tung'ani, enapita ele tung'ani olbene te enkoriong' netii enkipirta naanapita, naado, naa ore ena kipeta, alo nanu aitanyanyukie enkai oshi nadung'ieki inkujit. Naa ore ena mashini epuoi oshi adung'ie inkujit neyauwaki noopa eitelelekia esiai , amu ore naa opa easishoreki opa isilashani, naa ore taa eewuo ena mashini, nelotu naa aitelelek esiai amu, milo oltung'ani asioki anauru, naake esiokisioki aas e siai sapuk, ore ake iyie eninko naake ilo ake aibung', nimanaa ake te ewueji niyou nidung . Naake edung sii olchamba sapuk oo nkujit, neaku eitelelia naa opa esiai, mekure egol esiai ana enoopa naitumiai ilpangai o isilashani.

Ore naa ena tenadol naa aitedemu olarikoni obo tolosho le Kenya oji ninye Raila Odinga, oasita inakata opa ninye siasa enye opa etaa peebau eng'elare olari, oo kuldo arin aare ootulusoitie. Neyiou naa inakata ninye ele tung'ana pee elo aaku pewuoi agelu iltung'ana teina gelare naatulusoiye, neaku egira inaikata aliki iltung'ana intokitin naalo aasaki nabo elo negeluni ninche, neaku eishopo ninye enkila e ilo rangi outu naa enchama enye opa, neaku nelotu naa opa ninye aiminie ilo orika, eitu eitokini aapuo aagelu neaku ore pee edol ajo eiminie iloorika, neitoki alo ayieu olorika oji ele AU neitoki sii teena aurori teine, neitoki sii alotu saasa nejo pee eibung'are orais Le Kenya saai, peasisho naa pokira, neaku easisho saai ninye tenebo orais Le Kenya le saai oji William Ruto.

Ore naa ene wueji adolita inkishu naara are, we enkine nabo, naa ore entoki naasita Kuna kiishu, etiu anaa kenyaita shumbi amu etii naa ewueji nanyayie inkishu shumbi ine wueji, neaku ore pee epuo aanya shumbi teine, nelotu ena kine siininye ayou nenya shumbi, neaku nelo aasipu ena kiteng' ejo ninye aitoki . Neaku sidai sii enkitotore oo nkishu nabo ewuoi aisho shumbi amu ewuo naa aret Kuna kishu too imbaa kumok, kelo sii aitobir iseseni lenye, pee etilaki Ina shumbi aitobira endaa tiatua inkoshua oo nkishu, nelo sii aret inkishu ake iyie too kulie wuetin kumok, nemaidim atolimu tena kata. Neaku sidai enkitotiore oo nkishu teneishori shumbi ata siininye inkinejik naa kedaa ake tenebo, nemeata ai nyamali.

Ore naa ena, naa enkiti meli arashu embot napuoita naa apik atua enkare, naa ore esiai ena bot arashu ena meli, ore nabo idol eigero enkarna enye, eigero ajo mtafiti, neaku ore nanu too indamunot aainei, etu ana enapuo naa aajurishore ena meli, arashu enooshi oo looshi sikarini le enkare, neaku ore ireteni naanare pee eyiolouni arashu peasi, naa enare ore oloreuta ena toki, neshomo naa aisumare imbaa enkare, o naa inoo siwuetin, amu ore naa tiatua enaiposha, ebore sii osiwe, nebore inyamaliritin kumok, neaku enare ore oloreuta enare neisome sii oleng'. Olelo kulie naa oopuo ajing' nenare naa neata siininye inkilani naa ore ake iyie peelo Ade ake iyie apuku olbuket tiatua enaiposha, neyiolo oltung'ani aishopo Nena tokitin natii atua ine , nemelo naa aar intae enkare, nilekuku naa teshumata ometabaiki naa nepuonuni aret intai.

Ore naa inkoitoi naalo aibung' ilairamatak enkibelekenyata oloing'ang'e, naa nooshi kata etii enchan, ore etii enchan naa keret ilairamatak pee epuo apik impekoi enye enkop aa ilaturok ore pee epik empeko enkop, nenare naa peata kulo tung'ana enchan nalo aret pee eun ebulu Kuna kaitubulu enye. Nenare sii nelo netii enkolong' enkata naa enkesare pee eret kulo airamatak, metoyu Kuna aitubulu enye, naatekesutua. Nenare sii peetii enchan pee elo aret ilairamatak o nkishu o ntare ashu ake iyie isuum pookin pee eatau inkishu enye enkare arashu inkujit teina rishata naa, neaku nena naa inkoitoi naalo aret ilairamatak enkibelekenyata oloing'ang'e.

Ore naa entoki nalotu indamunot aainei nabo adol ena, naa ore tene wueji nadolita olarikoni obo oji enkarna enye Oscar Sudi eitashito olikai lemeidim atolimu enkarna enye, naa ore te oriong enye, etii impenderani are, naa ore nabo naa enolosho le Kenya, Kore sii enkai naa ene east Africa kake masipu sii duo oleng'. Neaku ore kulo arikok waare ebaiki netii duo entumo naetuo aibung' teine wueji amu elio ajo enkopisi ine, amu etii na idia pisha orais naa keutu ajo enkopisi Ina, neibung'a naa kulo tung'ana entumo ore pee eidip, nepuonu naa aosh empisha teine wueji neaku aitadamu nanu ena toki olarikoni oji Oscar Sudi, olarikoni olbungei naa le ewueji naji kapseret te idialo Uasin ngishu.

Ore naa ene dukuya, naa inkwashen Kuna, naa ore kuna inkwashen ketuunoki tolchamba sapuk oleng',neaku ore paa sapuk ena siai naa euni sii inkwashen pew elo aret olaramatani makewan amu ore naa olopeny ele shamba, elo tenakata atum iropiani kumok, nabo elo aakesu Kuna kwashen enyena, amu melo naa Anya openy. Neaku elo atum isentei naalo aamiraki iltung'ana. Ore sii enkai, elo atum olopeny ena paret endaa nanya ninye makewan , neaku melo sii anyamalu tesiai endaa. Ore enkai naa kelo aret ilkulie tung'anak tiaulo teidialo amu ninche epuoi aamiraki pee etumoki atam, neaku sidai sii ena baye amu elo ayau endaa naa atua olosho. Nelo naa aret olosho le Kenya pee meitoki ainyang'u indaiki too inkwapi e ong'ata, neaku sidai ena baye.

Ore naa isiwuo eneiko embulunoto endaa tolchamba naa, meisidai sii osiwe egira abulu inkaitubulu, amu, ore sii osiwe naa elo anap enkulukuoni arashu elo naa ainyalaki kuna kaitubulu arashu empeko neton etii enkop pee metum enkulukuoni sidai amu elo naa anap neinyal naa Ina piron enkulukuoni neaku meitoki Kuna aitubulu abulu oleng'. Ore sii enkai, elo osiwe anap enkare amu ore pee eim neija, nesioki alo atoyu enkulukuoni metaa mekuree eata enkare naitiemu inkaitubulu pee etumoki atubulutu oleng', naa ore sii enkai, eidim osiwe ashomo atigila inkaitubulu eton aa kutiti, amu ore Eton aa kutiti inkaitubulu teneoshi osiwe, naa elelek epuku arashu egila naa too ndana neinyal endaa neaku Mee sidai sii duo inkaitubulu too imbaa olchamba.

Ore nabo adol Kuna kera o inkinejik, netiu anaa eshaita Ina kop, naa ore oshi pee esha olari neshaiki enkaji oo nkinejik, nepuo naa anyamalu inkinejik o nkera amu, mekure eirag tenkop amu eshali naa ine wueji naake epuo aatum naa enkiropij, naa torno sii enkijape too Kuna kera arashu inkinejik amu ewuo naa ayaki imoyaritin napaasha. Neaku enare Kore olaramatani pookin, neshataki intare enyena enkaji sidai nairouwa pee minjo eitoki ashaiki inkinejik arashu inkera olari amu nepuo naa anyamalu, naa ore pee idol tenewueji eidipa atashaiki, egira anyamalu oleng' mekure duo eata Nena, Ina golon napuo aadare, neaku epuo naa aitashe ake teine ometaa nepuku enkolong' pee etilaki ashom atadaari, neaku enare neitobirakini inkinejik o intare enkaji sidai nairouwa peemenyamalu.

Ore naa tene wueji nadolita inkishu are, etii enkiteng' nanyokie netii enarok, naa ore Kuna kishu egira aaboru adaa, naa aisidai ena baye nabo epuo inkishu aboru adaa amu, Kore pee enya Kuna kishu inkujit naake epuo naa atum sii biotisho sidai, nepuo aapiru metaa ore nabo inaayiengi, naa keata inkiri sidain, nabaa inkishu e kule, epuo naa iloopeny atum kule kumok enkaraki endaa Kuna kishu newuoi araposhoi, netum naa kule kumok. Neaku enare nepuoi airita inkishu teidialo e boo arashu e ong'ata alang'u naa Kuna naikaraari tiang' neitoti tiang', sidai inkishu naapuo adaari aing'oraki aate endaa, naa Ina naa esidano e Kuna kishu amu menyamalubnaa ninche pooki kata eidim ake ainguraki aate, neaku Ina naa aidim atejo.

Ore inyamaliritin naipirita oloing'ang'e etumore ilairemok tesiai eunore endaa tenebo we eramatare oo nkishu, ore naa nabo aiterunye esiai eunore endaa, naa ore pee elo aibelekenya naa oloing'ang'e, naa keyau sii enyamali sapuk amu, meitoki naa ilairamatak ayiolou ajo kalo kekun enare pee eun endaa enye, amu keatai naa opa olkekun naa ore ake pee ebaya, neretena ilairemok pookin arashu ilaturok aapik endaa enye enkop pee epuo naa aanyu endaa enye, neaku ore pee eibelekenya oloing'ang'e nemekure eyiolo ninche Ina siai. Ore te mbata eramatare oo nkishu, naa kelo sii aibelekenya oloing'ang'e nesha olari sapuk, nelo naa aisho inkishu endaa arashu nelotu enkare sapuk naidim ninye ataara inaduo kishu, neya neibelekenya neaku metii enchan, nepuo alayu inkishu enkare naok, arashu nelayu inkujit naapuo aanya, neaku eata sii Ina keibelekenya oloing'ang'e inyamaliritin kumok.

Ore naa ene wueji nadolita ajo iltung'ana aare ootii ene wueji, olmurani obo we enkitok nabo naitashito . Naa ore ena kitok, naa eloito naa aitarasaki ele murani empalai naigero ajo title deed . Neaku Kore ena Palai oshi naa empalai nautu ajo iata olchamba naa eutu esiana olchamba niata, neaku ebaiki neshomo ainyang'u ele tung'ani olchamba arashu etii naa enkiguran naigurana, newuoi naa aisho ilo chamba , arashu naa etii toki, eshomo ainyang'u egira naa aisho ena title deed peutu ajo ene wueji olchamba lino, neaku enetipat ena baye amuu ore pee iata ena Palai mekure intoki aatau enyamali arashu intokiki aoro olchamba o kulie tung'ana amu elo ajo olchamba lino ilo.

Ore tene wueji nadolita intokitin kumok, ore ene dukuya adolita olchamba sidai otuunoki inkujit naanyorii neuni ilkeek kutiiti sidain opaasha netukusoki sii ene wueji metaa kengwaar naa inkonyek. Ore te dukuya teidie wueji nadolita enkaji natii shumata pii, neaku ore inaaji, esidai sii amu ore olopeny, elo naa aasipu ene wueji nedol ajo ewueji sidai, ore imanya oltung'ani one wueji, neaku ilo atum enkijape sidai naing'ua ene wueji e abori natukisoki, naa ore sii teena aitoki adol olsheta loijoiyie ololpotote, netii osoit oteshetarieki, neaku imbaa enkusoto akee naa Kuna amu ketukusoki naa ene wueji metaa sidai oleng', naa aisidai ena siai amu kelo naa aitobir olmanyara lang' metaa sidai oleng'.

Ore nabo adol ene wueji naake ademu olale le Maasai mara amu Kore naa teine wueji, adolita inguesi kumok napaasha, ore tene wueji nadolita oloitikoshi, ore te dukuya netiu anaa etii mayiolo tanaa olg'atuny, ore te dukuya pii netii olaado kiragata, naisidai ena siai amu, kelo naa ayau iropiani olosho le Kenya amu epuonu oshi ilashumba aasipu Kuna ng'uesi, amu metii naa enkop enye, naa sidai ena siai sii amu idol ajo ebor pooki toki tenewueji, metii ai nyamali, sidai enkop amu keata inkujit, naa ore Kuna tokitin anaa oloitikoshi enye ninche inkujit, ore olaado kiragata naa Kenya sinye Nena kujit arashu imbenek, neaku idolita ajo eseriani naa pooki toki tene wueji negira adaa pooki toki te eseriani.

Ore entoki naitishipisho tena siai naa, ore Kuna naa inkwashen naitipikaki ewueji pee epuo aitayu intapuka, pee etilakini atuun. Neaku keitishipisho ena siai amu amu eidipa naa ataakutu Kuna peko o nkwashen neaku etaa eunore ake nang'or, neaku Kore olairemoni arashu olaramatani arashu olaturoni oloito aun ena ,Kuna kwashen naake eteleleka esiai enye amu, elo ake aitadoki enkulukuoni neanyu naa inkuti olong'i pee epuku naa imbenek neiteru naa ashukoki inkulukuok, nesemperaki, pee etilaki ainoto endaa nalo anya, naa elo atum naa enkesare sapuk amu, elio ajo oloshi viazi sidai ele neaku elo atum naa sokoni sidai.

Ore naa ena aitubului, naa enkaitubulu sudai oshi, naa ore eneikuni pee enyai, naa ilo oltung'ani aputu Kuna benek enyena niindim ateyierie shaai naa ilo aitukutu shaai ino, ore pee eoku, nipik Kuna benek atua pee eyirakino, naake eropil sii Kuna benek oleng' neaku ore pee ipik shaai ino nelo naa aropilu, naa keata sii esidano tiatua osesen loltung'ani. Kore enkai oitoi niindim atama ena toki, naa ilo aitukutu we enkare meilasilasa pii, nilo naa aok, amu keisidai tiatua osesen loltung'ani. Ore enkai, epuoi oshi aitayu nepiki inkiri nooshi kata epijitoi, ashu nooshi kata easitai marination amu ore amu eropil naa kelo aitayu Ina ng'uon torino naata inkirik arashu enooshi ng'uon naata inkirik ake iyie naa eton ejoni, neaku sidai naa ena kaitubului oleng'.

Ore tene wueji nadolita iltung'ana kumok ake iyie oitururote neata impekoi oolpaek, naa ore Kuna pekoi, etiu anaa nooshi pekoi siddain naayai ilapaitin isiet pee eoku , neaku ore kulo tung'ana etiu ana ninche opuoita aoriki iltung'ana empeko pee ewuo naa aun, neaku etiu anaa eibung'ita pookin ngai empeko pee elo aitarasaki iltung'ana arashu naa peepuo aisho lelo tung'ana ooturisho peewuo naa aun, neaku sidai ena siai naishori iltung'ana impekoi nelo aisulaki empeko sidai nemee inooshi torok naata imoyaritin arashu inemeisho oleng' amu ore ena peko e Hybrid, eisho sii oleng' naa kepuo ilpaek aapik inkiyiotin are are, ashu ilpaek aare are arashu okuni naa ilaadoro oleng', neaku sidai ena peko oleng' naleng'.

Ore naa nanu nemaata sii eng'eno sii duo oleng' ena kipeta kake aidim atolimu enkiti nayiolo. Ore ena kipeta naa enooshi Kore eatai imashoritin napaasha matejo anaa ene nkiyama arashu ake iyie pooki masho naatai, naa kelo ele tung'ani ainguaki ena toki enye amu kamera ena nalo Aya vidio, teshumata, neaku eilep ena toki anaa enteke, nelo naa aman ewueji natii Ina masho pee etilaki aawa vidio te etii ninye shumata aa Aerial view. Neaku sidai oleng' amu mekure etii kunaa olong'i oleng' impishai naaji eoshi ake tenkop, kake einotoki naa intokitin sidain naapuo ata ailep shumata peyie etilaki aatututu naa esidano naa eina masho, neutu pooki toki naloito dukuya teina masho.

Ore ena kipirta naake eata maana sapuk toonkolongi e oshiake oltung'ani. Ore naa ena wueji tenaaji naa enkiti oteli, naa ore ena oteli naa oteli sii neyir indaikin kumok ashu indaiki napaasha, kake elo ayier indaiki naa natii anaa chips, noo sausage nemiri naa nena sidai, amu nena naa indaiki naayiou iltung'ana pee esiokisioki aanya, peewuo inwuetin napuoita. Neaku ore ena siai naake ene maana enkarake ilotu oltung'ani ore iata esumash niook naa ina soda nosioyo ewueji duo niloito. Naake indim sii atanapa ena daa nekilo naa Anya esumash, naa ina naa aidim atolimu.

Ore nabo adol ena siai naake aitadamu enkiseremare naseremisho oshi iltung'ana ooji isilamuni amu ore ninche eneiko pee eseremisho naa kepaashari wo Ina oo ilkiristoni, ore sii ninye enkishopo enye, naa kepaashari pii, ata enkitamoore enye too isukulini enye, naa keitamoki intokitin napaasha pi o Nena olkristooni , amu ore pee idol naa enkishopo enye, menare entito arashu enkitok pooki nelo meisiepa enkue, ejo ninche eng'wokki nabo iton enkitok, arashu nabo edol olee enkwe ino meisiepa. Naa ore pee idol etonie ninche enkop aitorio naa ilo mukeka, netonie naa neton olmwalimui lenye neton aitamok, ata tenidol eneiko pee etoni, etangwala ninche inkejek naa keata sii eneimaanisha Ina tonata enye tiatua Ina kiseremare enye, neaku sidai sii duo eishoori pookin ngai meshomo aas entoki nayiou te esiai enkiseremare.

Ene tipat naa pee erukani neitobiri ilkeek le Kienyeji, aa ilkeek lelo oobulu too inwuetin enye amu keata naa esidano enye, ore ene dukuya keyau kulo keek olari, arashu enchan, naa keitobir sii olmanyara anaa epuo aakus olmanyara lang', metaa le sidain nepuo aanguar inkonyek. Ore sii enkai, naa keisho iyiok kulo keek iloipi sidain, ore nooshi kata epi enkolong' naa ilo oltung'ani te abori ilo sheta, neata naa oloip, ore sii aitoki naa keyau kulo keek olari amu aji oshi ore pee euni ilkeek naa kepuo aayau olari, ore enkai siai sidai nayau ilkeek naa keji oshi enkitamoore e sayansi nchere epuo ilkeek aitayu aisho yiok enkijape e Oxygen, nepuo naa aaya enkijape torno nekiyangu iyiok anaa carbon dioxide. Neaku sidain ilkeek amu epuo naa aitinyil ilmanyaran lang neisho iyiok enkijape sidai nekipuo naa aasishore.

Ore naa tene wueji eloito dukuya esiai eoshore oo mpishai, arashu entoki naji photoshoot ore naa ena siai naa elo oltung'ani anaa pee idolita enda selenkei eata Ina kamera, nelo aosh intai empisha newuonunu naa aasipu tanaa sidai, naa ninche egira aasipu kulo tung'ana ajo tanaa sidai egira autaki ena selenkei tanaake sidain impishai natoosho ninche, nidol anaa etiu anaa etishipe enda kiti ayioni amu kajo aisidai empisha anaa kajo kedolita entoki ng'ejuk, neaku ore esiai naoshi iltung'ana impishai naa sidai oleng' amu elo naa, kilo akonoraki naa tokitin kulie pee itum adamu intokitin e opa, o tena kata, neaku sidai naa Ina siai oleng'.

Ore entoki nagira aasa tene wueji, adolita iltung'ana kumok, otii iltung'ana oishopito inkilani o isikarini aa matejo naa iloopisaini loo sikarini ninye, neishopito naa kundaa kitambaani naikarieki inkutukie, netii sii enkitok natii ine wueji, netii enkiteng'. Neaku etiu ana epuoitai apik ena kiteng' atua enda gari, neaku meyou Ina kiteng' nejing' atua ina gari, neaku egira aisimaki, etipikaki enkiteng' imowuarak enkiteng' enkampa, netii olopisai obo ogira ayietaa te dukuya, netii ilkulie ogira arumu te siadi. Neyiou ena mama nesujaa ena kiteng', mayiolo tanaa etooruoki ena kiteng' anaa kajo enkiteng' natupurooyioki, kake epikitai ake iyie ninye enkiteng' atua engari.

Ore olngosiña oitasheki enkiremore te losho le kenya naa alo alimu te inkutuk oolashumba, eneji ake naa keji ministry of agricultural, livestock, fisheries and co-operatives, naa kore naa ale ilngosila, kore isiatin enyena naa peepuo aitobirr incheriani arashu enkitanapat, naapo naa aasuj ilairemok tiatua inasiai enche enkiremore. Ore enkae naa peepuo aarip endaa mincho eyauni endaa torono naata osumu, peeponii aisho enkishu arashu iltunganak. Ore enkae siai enche naa epuo sii aisho, aaret ilairemok te sitai ena enkiremore matejo naa aisho ntokitin naayeu te enkiremore, arashu nepuo naa aitamokisho, aitamok intokitin naanare pee eyiolou tiatua enkiremore eilo ngosila te Kenya.

Ore naa ena naa keutu esiai elaata e ushuru aa tax. Ore naa te ele ari, nashomo nanu alak ina siai e tax amu enare nelak pooking'ai te pooki apa, neaku ore te ele ari, atalaa katitin imiet, naa ketaa palo alak ele apa le Ile. Naa ore oshi ena, elo aret iltung'ana pee elak iropiani nepuo naa asot olosho Kuna ropiani peepuo naa alakie lelo tung'ana oasisho tiatua serkali nepuo naa ainyang'unye ilchanito, nepuo naa sii ninye aitobirie ilbaribarani neigeri naa ilmwalimuni, newuoi naa aas kulie tokitin kumok tiatua olosho, naalo aret iltung'ana oomanya ele Osho le Kenya. Neaku ore enkata nabaiyie ataasa ena siai naa olapa oima, naa ore pookingai ake iyie oasisho, naa kenare nelo naa all Ina siai naji tax.

Ore naa rreteni osujutai pee eiboori endoyoroto enterit, neitobiri empiron enterit tiatua tenkop, naa kore enedukuya eshomoli aitangen iltunganak pee eyiolou entoroni nainguari enkuluponi meisiapa, naa ore eneikoni peesiapari enkuluponi naa ilo iltungani aun inkujit arashu irkeek, ore ilo aun nena tokitin, nilo naa aibooyo enkuluponi eitu eyai naa ina piron enye amuu elotu esiwuo naa nenap ina piron enye. Kake kore naa eisiaparo too inkujit arashu too irkeek naa kee meitoki naa enkijepe anap empiron enkuluponi, naaku epoi aun irkeek, nepi naa aibooyo enkare teweji neruko aa soil erosion nepoi aibooyo mincho elo anapa enkare, naa ina naa erreteni naasitae.

Ore esiai nagira aasa tene wueji naa enapare enkare, ore Kuna tankilen anaa iselenken nenapita enkare too inkweshi, ore naa nabo adol ena keishopoto e kulo tung'ana, naaa keutu ajo ilturkana, amu ilturkana oshi oishopo inji, neaku ore idia kop oo ilturkana, eguara oshi naleng', metii enchan, neaku enyamalu kulo tung'ana oleng' pee etum enkare, neaku epuo kulo tung'ana enelekwa oleng' pee epuo etum enkarre, naa ore pee epuo atum, egol sii eitoki aapuo aatum enkare nanyil, eaya nepuo netum enkare nemee sidai, naa keidimi sii ayaki enyamali, neaku enyamal oleng' kulo tung'ana enkaraki elakwa ewueji napuo aanapunye enkare, naa ninche aate naanapu, neitoki sii aaku egol Ina napunoto amu ebaiki naa nipuopuo kajo inkilomitani imiet pee ibaikiki, ninapita oltung'ani olpirai te enkwe neaku egol sii ena siai oleng'.

Ore naa ena siai enkitobirare oo ilbaribarani we enkirewata e Kuna mashinini sapukin, naa keyou nisomee sii oltung'ani oleng', enare nishomo oltung'ani naa aas esiai enkireware te sukuul naji driving school arashu naa ishomo ake iyie sukuul pooki nekipuoi naa autaki eneikuni pee erewi Kuna gariin sapukin, ore sii enkai, enare sii niata eng'eno eneikuni pee eitobiri ilbaribarani, neaku enare pee ilo aas ake iyie enkisumare naipirita enkitobirata oo lbarabarani. Ore enkai siai naa enare niyiolou enetu enkop arashu pee ilo aisumare esiai e survey pee itilaki atayiolou ejo Kaa shoto eipirta olbaribara naa Kaa shoto eitingie, neaku nena naa intokitin naanare anaa eng'eno nanare pee ilo aas esiai ereware o ngarin naitobir ilbaribarani.

Ore naa ena siai, naa esiai napuo aaranyisho intangilen arashu inkituaa, aranyaki oltung'ani oasita emasho e kIama arashu oltung'ani ake iyie yioloti oleng' anaa isiasani, naa ore eneikunaari te emurua aang' naa epuo intangilen aitamok aate isinkoliotin le enkisisa lawo aisis iltung'ana anaa isiasani arashu lelo tung'ana botoro ake iyie, ore pee eyiolou newuoi naa autu eneiko pee eigosigis arashu pewuoi naa aileny imurto aranyisho, ore pee eyiolou newuoi naa ore enkolong Ina masho, newuoi naa ajo kiata olaranyi lekipuonu aranyaki olopeny emasho, neaku neija naa eikunaari ena siai te emurua aang'.

Ore ena siai nabo adol naa kalo ademu esiai naas oshi ilbaluyia naapuo aitar iloing'ok, naa kaitadamu oleng' iloing'oni oshi aikata otaara oltung'ani, teidia kop naa olbaluyia, enkarake ena siai naitari iloing'ok. Eloito Ina kata ilo tung'ani aitoti ilo kiteng', nelo naa ailug ilo kiteng' near ometua oladuo tung'ani, neaku ore naa ena siai aisapuk oleng' teina kop olbaluyia amu, idolita anaa Kore tene wueji, etii oloingoni otamana iltung'ana kumok, neaku etiu anaa eisisitai ele oingoni, pee elo naa aar olikai, arashu ebaiki netaarate, ele aingoni o likai, nelo naa amirishou ele, neaku eiputa iltung'ana ine wueji egira aisis naa amu eyauwa naa emirishoi atua ninche.

Ore naa eneikuni pee etumi ena baye, naa ore Kuna ene dukuya naa intang'ilen oshi kuna naamir ilpaek tooldukai arashu too sokonini, neaku ore eneiko pee emir, eanyu ilairemok meshomo toompareti aibotisho too impareti enye, ore pee eoku ilpaek ewuen eitu naa ekonyu sii duo oleng', nepuo naa ninche ainyang'u kulo paek Eton eshali, nepik ing'arin, nenapu naa ildukain apuonu aamiraki iltung'ana, naa kewuo naa alak sii ninye olopeny le emparet ainyang'u ilpaek, naa ore eneikuni elaata naake elaki olpaeki obo obo naa kelo Aiken pooking'ai ilpaek oitayio nepuo naa aas esabu ajo aja ewa ninche nepuo naa alak olopeny le emparet, neyau olduka tene wueji neitoki ninche awuonu aponaa iropiani, nemiraki iltung'ana oopuo aanya arashu oopuo apejoki iltung'ana too ilbaribarani pee Enya .

Ore naa ena naa oloper le enkare, neaku aitadamu nanu, inkwapi oshi naata ena nyamali naa ore pee esha enkop enye, nelotu naa enkare anap intokitin enye, ore naa enchoto oshi naata ena nyamali naleng' naa idialo e nyanza, enko oo iljaluo amu ore inaalo ore enkulukuoni enye egol naa pee eitadoyio enkare, neaku elo naa enkare aleku te shumata, nelo naa anap imasaa enye, ore enkai kop naata ena nyamali naa aitedemu enkop e Tana river, naa ore pee esha inakop olari sapuk inkoolong'i are anaa uni, nepuo naa aiput enkare ilo keju lenye, metaa nepuoi naa aitayu oloper le enkare, nepuo naa iltung'ana intokitin enye, neitanyamal iltung'ana nepuo naa apuku imoyaritin kumok napaasha neaku enyamali sapuk epuo aatum iltung'ana oomanya Ina murua.

Ore eng'eno naata naipirita ena siai, naa ore ene wueji naa enaiposha e India, neaku ore ene wueji netii ina kop Mombasa. Ore naa ene, epuonu oshi imeliin naing'ua inkwapi e boo arashu inkulie wuejitin ayau intokitin olosho le Kenya. Neaku ore ene wueji naa ewueji nepuonuni aitadounye Nena tokitin, pee etilakini naa atanap awaita inkulie shot e atua olosho le Kenya. Neaku elotu naa emeli neitasho teine, nepuoi naa aitayu intokitin natii atua nepiki ing'arin aaya inkulie wuejitin ele osho, arashu naa Kore pee etii intokitin nayaaitai tele osho, nepiki Ina meli, nepuoi naa aaya pee enapi inkulie kwapi emiritai arashu egirai aishooyo naake.

Ore naa nabo adol ena siai naitadamu inkwapi e ong'ata anaa matejo ine Ethiopia, amu ore tee iloosho, eatai ingarin naatiu anaa ingorofaani, neaku ore engarri nabo, eidim atanapa esiana oo katitin are eina siana e dukuya, matejo ana nabaa oltung'anak tikitam duo eyaita ena shoto e abori, neitokini naa apuo aponaa ilorrikan tikitam shumata pee elo ayau esiana o iltung'ana aartam engari nabo. Neaku sidai Ina siai amu, ilo naa oltung'ani arashu olopeny le engari atum isentei kumok amu ilo naa anap iltung'ana kumok te erishatanabo. Neaku kaitadamu nanu inkwapi e ong'ata Nena naanyor naa ninche esiai arashu nayiolo aitobira iropiani, peeshet olosho lenye.

Ore naa eng'eno nanare pee eatau oltung'ani pee elo aas ena siai e Jua Kali, naa enare ake nilo aas oltung'ani esiai e welding and fabrication, amu ore naa teina kisuma, kipuoi aitamok eneikuni pee epeji, imabatini, arashu eitumiya naa nena mabatini arashu nena tokitin anaa inchumai nainyalate, pee epuoi aitobir intokitin sidain anaa kuldo sandukuni naanap oshi inkera e sukuul, sukuul pee epuo akonorie intokitin enye, naa keitobir sii intokitin kumok natii mpaka Kuna naaji chimini naapiki oshi jikooni pee elo aipang'ie empuruo aulo, naa eitobiri sii teena sii ninye pooki toki nidolita tene wueji. Neaku naa eng'eno nayu, meyu siii duo eng'eno saapuk, bora ake iyiolo atooshiosho Kuna mabatini arashu nena chumai, nilo naa adung', nilo naa arere pee eaku sidain naa Ina ake eng'eno nanare pee eatau oltung'ani.

Ore naa ena siai naa aisidai oleng' amu ore ene dukuya naa elo naa aiteng'enisho Kuna kigerot natii ele suntao, aiteng'en olosho arashu iltung'ana pooki oopuo aisum, ore ene are, elo naa oltung'ani otisira ine wueji anaa ele ogira asirisho teine, nelo naa atum iropiani amu epuoi naa alak pee eas Ina siai nasiei ine wueji, naa kelo sii aret iyiok, ajo etii olkilikwai ogira aliki iltung'ana teine wueji naa ene pesho neaku meitalaki oltung'ani peisom, nabo iyou ake iyie nisom, nisom naa nilo asuj entoki najoito Ina toki. Naa ene tipat oleng'.

Ore entoki nalotu indamunot aainei, naa adamu enkanasa e Nairobi, amu Kore naa enkanasa e Nairobi arashu e Nakuru arashu olduka ake iyie pooki saapuk naa kebore iltung'ana oleng', Kore epuo aabore iltung'ana naake easita pookin ngai esiai enye, metii ololo ang'amaa olikai, neaku pidolta tenewueji, eloito pookin ngai inchot enyena, metii olong'amaa olikai, nemee sidai sii ena toki amu, ebaiki netii oloiminita, nemetii adaikata oloidim aiparie amu, indim aiparie oltung'ani nelo aaku naa olaruoni, nekilejaa, nekilo apur, arashu naa ninye kilo aar, neaku manyor naa oshi nanu kulo dukai sapukin atang'amaai ake iyie iltung'ana lemeyioulo ata nabo elo naomin, eikash nalo aing'oru esimu aai naiparishore amuu kiindim atoliki esimu pookitoki kunaa olong'i. Neaku Ina nanu paadolita nanu tene wueji ajo keasita pooki ngae esiai enye netii olong'amaa olikai.

Ore naa esiai nagira aasa tenewueji, nadolita oltung'ani ogira arumoo enkirokocho, naanapita olola te shumata enye, naa ore ele ola etiu anaa tiifi arashu etii toki natiridakaki ilo bokis lotii ine wueji, netii sii iltung'ana oopuoita ake pookingai inchot enyena, naa kenuta naa enewueji ajo, olduka naa arashu enkanasa sapuk anaa ene Nairobi, arashu Nakuru arashu naake iyie inkulie tauni sapukin, amu, eata naa inkajijik sapukin sapukin oo ngorofaani, naa nena naa naiko ene wueji metitiu anaa olduka sapuk .

Ore naa ene wueji nadolita etii iltung'ana naa ilfundii oogira aashetisho, ore naa entoki nashetita, nelelek eshetitai enooshi toki naji Biogas tenkutuk o ilashumba, aa ore Biogas naa olmoti oitobiri, nepuoi naa apik olchafu pookin, otumi oshi tiang' einguaa inkishu , einguaa inkinejik, anaa inkurlen anaa poki toki ake iyie naing'ua atua enkang', o nooshi chafui naa e jikooni , nepuoi naa apik elde moti tende wueji, neing'uari meshomo ayiera ake openy te entuuma enye, nelo naa aitayu enkiti kijape arashu gas naa ninye eidimi aasishore tiang ayierisho, pee eyierishoreki naa nepuoi naa aingua endungore oo olkeek pee eyierishoreki, neaku ore naa ena siai nasoti olchafu, eidimi aitobira ilo chafu neitoki naa alo aret iltung'ana te ai wueji.

Anyor naa nanu ena siai, naa ore ena siai naa esiai natupukuo oltung'ani nelo asir intokitin napaasha, inkitanyanyukot oo ntangilen oo nkishu o kulie tokitin naa kumok. Neaku anyor naa nanu kuna tokitin amu keitishipisho sii oleng', naake indim oltung'ani ashomo ainyang'u, nilo aikodie enkaji ino, ore pee inkod enkaji ino, nelo naa ayau naa enoshi mazingira sidain naa kengwaar sii sininye inkonyek naa ilo ake adol ajo iata oltung'ani osotua tiatua enkang' ino. Naa ore sii kuna tokitin teena, sidain amu epuo aisho ele tung'ani iropiani, ore naa pee etisira ele tung'ani kuna tokitin naa pee elo amir, naa ore pee emir naa elo atum iropiani naalo naa aasie sii ninye isiaitin enkang' enye, arashu nalo naa aramatie kaan aa ninye makewon.

Ore pee adol ena siai Malo adamu enkanasa e Kisumu mekishomo opa eton atii sukuul e sekondari, naanyaka sii ake alo aparan Ina kop sii aidipa sukuul. Neaku aitadamu kishomo opa Ina kop atii sukuul nekipuo ajing' emeli, naijoiye ena, kale mee emeli ena, embot, nekipuo ajing' atua embot nepuoi naa arewaa iyiok tiatua enkare, kake elo neitureusho ena siai amu, itaaniki ake enkare, nebaiki netii inguesi natii atua enaare, anaa inguesi naaji Crocodile anaa hippo, neaku ore Ina kata atii atua katikati arashu empolos eina aare, naitoki alo adamisho ajo, oo nelo aurori ena bot saai arashu nelo aibelekenya neinyala kitii empolos enkare, nemeyiolo naa aterempelo enkare, neaku Ina naa aalo aitademu atii opa sukuul amu aure naa nanu enkare oleng' neaku maitieu sii aiolong' atijing'a ena toki.

Ore naa pee adol ena, nadamu sii ake ildukain sapukin, amu ore ena Siai naiput iltung'ana enkoitoi, naa keutu ake ajo olduka sapuk ene wueji, nidol sii too imbat oo kulo dukai etii iltung'ana otipika intokitin enye ine wueji emiritai. Nidol ajo keebisi naa pookingai eloito, netii ilonyangisho, netii ilooshukunye, netii sii sininye inkera e sukuul naa kajo egira aashukoori apuo sukuul ashu kajo kegira aapuo aang'. Neaku ore ena siai aitedemu ake nanu ildukain sapukin amu inaalo ake eiput iltung'ana e pooki kabila, neaku Ina aitademu.

Ore eneiko inwuetin oo mpisai eneiko eripoto olomon nayieuni, naa ore ene dukuya epuo ninche aing'oru ewueji neiko pee eikar isimui enche, mincho elo aibung' naa oltung'ani peelo aasipu iilkiliku ootii Ina simu oipirita ilomon loo iropiani enye , neaku epuo aing'oru entoki naji pin arashu password, naapuo aikenie isimui enye. Ore ene are eitoki sii teena apuo aisudoo isimui enche pee mincho eibung' oltung'ani peelo aisom ilomon oipirita isentei enye, ore naa enkai, ore too inwuetin sapukin anaa imbaanki, naa kepuoi aisudoo intokitin pookin tiatua inkopyutani arashu naa nabo etii inkardasini, nepuoi naa aiger iltung'ana oopuo arip Ina bank, mincho elo oltung'ani apuroo Nena kardasini, peelo aisom naa ilomon oimu impisai enye. Naa ore naa teena inkopyutani, epuoi naa aiken siininye nepiki naa inkigerot ashu nena piini ashu password naiko mincho eyiolou oltung'ani arashu mincho ebol oltung'ani peelo aasipu naa.

Ore naa olkioma le Kenya Civil aviation authority, naa olkioma oitasheiki esiai oo intekei, naa ore naa intekei pookin, eseriani enye pookin, arashu naa esidano enye pookin, naa ele kioma olo aitasheiki. Aa nchere elo naa ainguraa tanaa aisidai enteke ewuen eitu epuku alo, naa elo ainguraa ajo keserian naa iltung'ana otii atua, anaa etii iloomwoiyaa, neaku ore ele kioma, ninye naa oitoki alo adol tanaake einyalate intekei, ashu etii irubat Ina teke naanare neibelekenyi arashu naake iyie ai toki sidai naimu naa intekei naapuo toloing'ange, naa ninche naa naapuo aitasheiki ata lelo oopuo areu, ninche naa oiger.

Ore naa esiai nagira aasa tenewueji naa kang'ass alimu ajo enkoteli sapuk ena, ore paa enkoteli sapuk, naa nabo idol eneikuni pee esheti oriong tende wueji, naa ore tena oteli sapuk etii ene wueji naji reception. Kore tene wueji e reception naa ewueji napuo iloopeny Lena oteli iltung'ana oopuonu naa aparan ninche, arashu iltung'ana oopuonu aatoni tena koteli, neaku ore tene wueji etii enda kitok naasisho tenewueji e reception naishopo inkilani naobor we enarok, nidol ajo etishipe oleng', neaku Ina naa esiai enye egira aikaribisha kulo tung'ana oitashito te dukuya tene wueji, naa kelo aiger inkarn enye, neiger ajo keetuo atonita tene wueji tenkata nabaa, naa keitoki sii alo autaki ewueji napuo airag, neutaki ewueji napuo aadare nelo naa autaki pookitoki nanare peyiolou naimita arashu nabaikino Ina koteli pee epuo naa atoni teine wueji. Naa enare ena siai e reception neigeri iltung'ana sidain oyiolo aitoomono iltung'ana te enchipai anaa ena siankiki.

Ore entoki nalotu indamunot aainei nabo adol ena, naake adolita esiankiki naishopito enda toki naisiepieki enkutuk naji mask. Naake aitedemu nanu opa enkata olari loo nkalifuni Are o tikitam, naewuo opa olosho, arashu eseuseu musima ainot olmeitai le moyian e korona, naewuo naa aitanyamal iltung'ana, naa ore opa ina moyian nabo eneikuni pee eitasuroi, naa ore pee ilo airorie oltung'ani, tenetaana nekilo naa aiyang'aki Ina tuuma enye, nekilo naa aitasur Ina moyian olmeitai le korona. Neaku Ina opa pee etejoki pee etumi aishopo Kuna kitambaani aikar naa inkutikie, pee mepuoi naa aiyang'akino iltung'ana, nemenare sii neibung'i intokitin naibunga iltung'ana oata ena moyian , neaku enare Ina kata pee mepuoi aangar toki, neewuo naa opa inaoyian aitanyamal iltung'ana oleng' omeinyala uchumi olosho le Kenya.

Ene tipat ena siai tiatua olosho le Kenya amu, ore naa tene wueji nadolita oltung'ani oewuo naa aparan ewueji natii ilg'atunyo, neaku ore ena siai naa enetipat amu ore pee epuonu iltung'ana aaparan enewueji, naa ketii iropiani naanare peelak, naa ore pee elak Kuna ropiani naakelo aret iltung'ana lolosho le Kenya amu nena ropiani epuoi aasishore pee einyang'uni ilchanito too isipitalini, neitobirieki ilbaribarani, o kulie siaitin naa kumok naanare peasi tiatua olosho le Kenya.